Ore te Kisumu etii opis ng'ejuk edipatment of immigration service eedim ashomo nitum paspot teine wueji arashu eelo opisi e eduma senta te Kisumu naa tenilo Ina opisi nesaidika nitum paspot, niidim taata aisafiri enoto Ina paspot ino, neeku shomo Ina opisi.

Teneo shumata enkaji ai kewarie, nainyototo aing'oru intokiting' nakasie, tina kewarie. Naanyu ofundi taisere maeu aitobiraki. Naing'oru entoki naitoipie inewueji pemitoki enkare aimu. Ore naa taisere tenekenyu, nalo aing'oru orkitarri oyiolo aitobira. Ee.

Yiolo naa amu ara olamirani le ofakado, nayiolo ajo ilepa ofakado oleng'. Kake tenaa tenelotu orkasomai lai peomonu paiteleliaki, najoki naa minyang'u irkumok, pa aponiki obo, ashu padung'oki bei. Tenamirita duo te mia, nadung'oku naa kumi arashu shirini, teneewa irkumok. Neeku, nejia ake aiko petumoki ainoto.

Ore taa iyook ilmaasai ekinyor oshi lelatia lang, amu ninche iomon shumbi, naa ninche iomon enkare tinimiata. Neaku tinitumomo naa ishipapa nitonini te sidai niyaya inkera inyi metaa tenebo, niidim enkerai olelatia ino ayewuo ainosa endaa tenkaji ino aashu ilo iyie enkaji enye anya endaa nemetii shida pii meata wasiwasi ajo keidim entoki torono atasai.

Akanyor pi ainining'o ilomon tenkutuk ang'. Amu yiolo ena kutuk ang' emaa, naa enkutuk sidai nining'u, nemeeit, nemiata imbaa kumok ninkilikwanu. Tenikirorie oltung'ani tenkutuk inyi, nining' esidai. Yiolo na sinche, ilo ligira ainosaki lomon, ninosaki lomon te bayaroto nemetii wasiwasi.

Ee keeta pi, enkiremore eapa dupoto alang' ene taata. Yiolo apa, meetae apa kuna poisoni napuoi ayau apik ilchambai. Meetae apa fertiliser ,ah ilo ake olosinko lo nkishu nintau embolea ino, nia apik olchamba lino. Nebulu mimea inonok esidai, Meeta uharibifu yoyote. Ore naa tenkaraki ina, na ina pajo keeta enkiremore eapa dupoto alang' ene taata.

Tening`oru siaitin e e-citizn te kaunti tolkerenke litii naa ilo ake portal enye nilo aing`oru siaitin natii ni nigelu nena siaitin, nidol ajo kaa nikishiakinore nitum nilo aas, ee nejia ake nanu ayiolo.

Tenetumi sipitalini sapukin tenkop, nitelelek esiai. Amu ketumi ilkitarrini sidan. Netumi ebaare sidai. Netumi ewueji neai iltamoyia kumok oleng'. Nipungua ena naiputi isipitalini, kuna kutitik, neeku mebaa, neye kulie tung'anak, tenkaraki metumito ebaare.

Minisiri embaare nagira Aya iltung'anak oleng' ake iltung'anak, keigerito ilkitarrin ong'aretok enye te siai eimu minisiri e health coverage

Yiolo siasa te kawaida melau aikata ilomon eeta iltung'anak enkeshare wegelare olari Le tikitam oopishana. Keyieuni neibelekenye irkasulani neibelekenyie irgavanani neibelekenyie ompaka ometabai president. Neaku melauni ilomon oopi tesiasa.

Temesiadai esimu painyiang'u, nashuk ake ele duka duo lainyiang'unyie, nalo ajoki nalo aomon najoki, yiolo esimu nikitimiraka meesidai, mayelewanata paitobiraki naadung'oki Bei yiolo peeimedimayu najoki naa peeking'arr oninye espens kake enoshi saa atalaikine eneiko Peidim atushuko amu eidimi atushuko olduka naashukokini impisai arashu aishori engae simu ng'ejuk.

ore ara olaretoni loldulka, ore enyamali natumito ilainyiangak le simu, naa tenelotu oltungani, meyiolo ajo kaa simu eyieu. nelo neshukunye nejo imme ena simu duo ayieu. nibidi, nidipa ashomo aitumia. naa teneipang naa entoki meigil ashukunye etiu anaa duake. neeku, yiolo enyamali sapuk, ekeyieu naa teniyieu entoki nilo ake iyiolo ajo ena toki ayieu, nikinchori ina toki nilo adupore.

ore imbarakinot naatipikaki te siai empurore oo nkishu, naa teninepuni taata ele apuroni, neeri. teneitu eeri nelo gharama oonkulie kishu, nitooshi inkishu zaidi. tenaa nabo duo etupuroyie, nejokini meyau inkishu tomon. ejo naa tenening' irkulie apurok ina, neyiolou ajo eibung'aki olapuroni lenye meigil sii ninche aas ina. niaku kepuonu eurisho, neeku ina siai easi pee eitayuni empurore oonkishu.

Ore apps ,eitelelia esiai enkisuma to sukuuluni. Nisho nkera misumata tesidai, amu yiolo entoki pookin natii ena app ,na ninye edoolta nkera olosho moj. Nitaa nkera nabo. Neeku yiolo entoki naisumi tena sukuul nena kera, na ninye eisumita en~da. Neielewa pookin ajo kanyioo ejitoi, na kanyioo eidim atejo tena bae natii app. Nekiki ilmalimuni lenye tesidai.

Ore entoki ekawaida enkiremo temurua naing'ua, na kiremi ilpaek, ombosho ombukaarei petum inkera endaaa nanyaa tonkang'itie, naa yiolo ore ena siai enkiremore, neisaidia oleng ina murua neitelelek imbaa tolmarei.

Ore sipitalini kutitik nesaru embaare natii batisho. Amu iidim ashomo nitaasi oltamoyiai lino first aid entoki naji first aid ,na keisaidia. Tenemidimu duo ina sipitali, nibooyo pemelo orbae oleng',petumokini awaita en~da sipitali sapuk. Na eking'amu irkitarrin, neasaki huduma arakiraka, nepuo.

Ore ilomon opera siasa ootolimuaki tena wiki naa ilomon ooji global affairs ayautua irmakuret oleng' too nkuapi e Middle east oyukrain o rasia

Ekajoki karibu oleng customer lai, ira supat. Kainyio aisaidia amiraki kainyio iyieu taata tena olong e taata ketiii taata poki toki niyieu tele duka inyiang`u, paa atumoki atimiraki te bei sidai naa kayiolo ajo ishukunyie te likae kekun.

Ketii murua naagira enkare ainyial olkeju tenkop oo iljaluo, naa emurua e Nyando, Siaya o Migori neinyiala nena kuapi enkare pii amu ketii embata olkejek sapukini.

Ore enkera kedupore enkoitoi oloing'ang'e eimu enkisuma osimui, computer, Nishirikiana ongulie kera pooki neitengen ilmalimu lenye neitengen sininche ntoiwuo eimu nena simui, neishori enkisuma sidai neingangana netum pooki toki nayieu toloinga'nge melo ninye enkerai darasa keisuma ake tiaji.

Yiolo eimu technology ekunoolong'i, na kesujaa olairemoni, petumoki airemisho esidai, netum mazao enye sidai. Lelo airem olchamba lenye esidai netum endaa, naishaa amu etusuja naa nkoitoi naifaa tiatu enkiremore enye. Ore nena oitoi, na kinyang'u embolea, ninyang'u irkeek loowosh olchamba lenye.

Ore eneiko digital peyau esipata atua serkali ekiasi intokitin oloing'ange tebolunoto nepiki oloingange nedol iltunganaa pooki ajo kanyio ena najoitoi na kanyio eyieuni nishirikiana pooki tenebo neyauni serkali teneboo nias ntokini naisha pookin.

mmm ore enaiko peripi ingwesin eongota, eitobirakaki apa olale teaboseli niaku. meifaa peyar iltungana inkishu tenedoli oltungani otarra ingwesin eongota, neibungi nepuoi aripot teserkali niaku ina apa pemokire eari ingwesin eongota tiatua temurua naingua .

ore enaiko isipitalini kutitik peetum pooki ng'ae embaare tosupuko neeku epuoi aabaiki iltunganak toonkang'itie neya embaare atua inkaulele nepuo aitubulu lelo tunganak pookin.

Kegol oleng nkolongi nanu nalo sipitali, Amu yiolo temurua ang ketii climate sidai netii hewa sidai niaku mitumutum oltungani moyiaritin nikidim akwetie sipitali kila saa, netii nkariak sidan netii indaiki sidan.

Yiolo nasari osukumi na entobir teweuji nelala eweuji nemetii inkukuni, nemetii kuna tokitin nainyial mimea, intobir ake nasari nim prepare esidai niremoki, nipik eweuji na tenibukoki enkare ni drain esidai.

Ore minisiri edifens neitashekito esiai eseriani oleng' tolosho lang' naa kerrip iltung'anak lenyenak neing'orr irmang'ati peemejing'u nerripito irpilosien pookin neyau eseriani atua olosho lang'

Ore enaiko paiseseyie boo ai na kaor esidai nadung inkujit naun imauwa naas esaa eusafi pii meeta metii ho nyoo chafu nadumu intakatakani napej naingorr boo ai.

Ore eiunoto ekasava nelelek oleng, amu ore na ninche na kebulu tenkop natoyio nati enkare bora metashaiki, yiolo inkuashen neyieu nilo ainguraa inkolongi pooki peintobiraki enkulupuoni niaku elelek eiunoto ekasava.

Yielo ening'o pee eyasishore tekinoloji nilepunyie enkisuma ino aing'oru esimui nijing'ie ormutantao niata akis ointanet neaku yiolo pooki toki niyieu igugul ake nitum.

ore duputo sapuk oloing'ang'e enkisuma oloing'ang'e, eiyasisho ake iti eweuji niti meeta haja pingoru enkalamu arashu embuku, indim ake aisuma ntokititin pooki niyieu tiatua esimu ino tiatua komputer ino ningoru ntokitin pooki minauru niaku iyas ake iti eniti enitii ofisi tenitii enkajino teniti boo iyas ake esiai ino.

ore enitumie inkopisini ee sha tolosho tolosho lang na nairobi tenilo nairobi nilo atum inkopisini e Sha nikilikini ntokitin pooki niyieu, itum ake tineweuji,

Amanya enkop olkerenge lolKejuado, naa enkop sidai oleng natii enyorata, enkop olmaasai, nemetii entoroni, nemeata iltung'ana, netii amani, nenyorrai pii.

Enkuapi kutitik naarikito teropare too nkuapi pooki Amu meeta sirkali sidai nemeeta impisai nalaaki iltung'anak liabori nemeboloo iltung'anak aajo ena toki weena weena nataase neaku Ina peerikito inguapi kutitik tesiadi eropare

Kashomo inkopisini kumok oleng' esirkali ele kerenket Lang' lekajiado agira aing'oru esiai kake eitu atum esiai amu ore iltung'anak otii nemeishoyo esiatin

ee kajo nanu ilepunyie teknoloji enkisuma amu meeta oltungani lojo etu alo sukul alo aisuma teniyieu nilo colleges indim ake aisumayu teweuji nitii nisubmit esiai ino niaku naa inoto ake enkisuma sidai.